Oree sababu ee dukuya pee anyorr ena bayee naa kesidai oleng enaa bayee tolchamba amuu adolita orpayian oti olchamba ogoraa aitobirakii entulumii emukunda enye peyiee etum etubulu esidai oree peyiee enyorr ena baye oree entulugumii tolchamba na kitobirr amuu kitasiekuu endaa metubuluu oleng nemigil entulugumii aishoo ngukukuni mitanyamala endaa oleng oree enyorata entulugumii naa kisaidia endaa oleng peyiee ebuluu tenkataa nemiado

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, adolita selenken nabaya ong'uan, natii toi osero, aitau irkeek. Nadolita ajo ore enakop, nemetii tatoi nkujit, inkeek ake natii natoito. Neeku kadolita ajo ketii olameyu sapuk enewueji. Metumoki iltung'anak lotii enamurua ataramatisho, nemetumoki si toi airemisho. Amu teniremisho nemetii naa enkare enkop, neeku naa esiai epesho iyasita. Idolita ajo kitauto kuna tomonok irkeek, oya apuo ainok tonkajijik, amu irkeek ake tanakata etumi tene, otoito. Adolita si toi ajo kegira kuna tasati atii atua ormutaro, nadolita ajo kegira anang'aki irkeek atua ele mutaro. Peyie teneewuo ake asha, nemetum enkare ashomo aitanyamala.